Teniyio decoder nitumoki alak akiti, naa ilo kulo dukai laata decodani nilak impisai esiana naje tenaa mia mbili enaa mia enkolong', nilak niana ropiyiani aikunaki nejia.

Wore enedukuya naa ingas aomon embalikino eilo tungani lotudungoki impisai enyenak katitin are. Wore eniare, naisaidia ashukoki niana ropiyiani enyanak amu kelelek a system naata shida.

Ore tenduata aai ore digital na keeta enduata sidai tenkishon edukuya ormuran le secondary kake kifaa naa kibung' digital, kifaa na kibung' nona skills tanaa computer skills onona kulie pookin. Kifaa pibung' metaa keyiolo technology.

Kaata eripoto ee biotisho ee SHA ebelekenyaki apa NHIF meta sha nai register nanu metaa tenalo sipitali naidim aitumia SHA naa ninye aitumia ee naa kaidim atiaki iltung'anak pooki mei register amu kijo sirkali ore teina oitoi naa keidim iltung'anak pookin ainoto baata ata tenimiata iropiyiani.

Keisadia teniata iropiyiani emoruao amuu tenemoruau oltungani nemeitoki oshi aidima ashomo ataasa esia. Niaku ore nena moyiaritin nena ropiyiani emoruao naa keisaidia aisho basic needs intokitin naijio endaa pee einyiangu endaa inkilani intokitin naijio nena. Niaku ina esidano oompisai emoruao

Ore elaare ooropiyiani esirkali anaa taata entax tenikilak tax naa keishori government ekaunti mpisai, naa ore return, ore teneidipi aisho, neisaidiya ninche yook aachet irbaribarani, neitobirr irbaribarani aapik lamii ontokitin naijo nena. Neaku tenelaki tax naa keshukunye nena iropiyiani aaponu aas esiai tenkop ainguaa nanu, ee.

Ore enkibelekenyata ooropiyiani naa ketii toonkoitoi are iindim aishooi iropiyiani nikinchore entoki naa ijo endaa ashu nkilani incho oltung'ani iropiyiani ninkincho ninye entoki niyieu neetai sii enkai kibelekenyata ooropiyiani ena tanakata teniata iropiyiani naa ijo dollars nimbelekenye metaa iropiyaini e Kenya enkibelekenyata ooropiyiani siinye ina ashu imbelekeny metaa any other enkai currency niyieu ashu ee.

Ashe oleng. Kayieu naji shai, omukateni are. Na teniatata smokie, nikiaki siinye. Na ashe tenkaraki endaa enewueji, amu kesidai oshi oleng.

Ore enedukuya, na kifaa na ore tanakata sukuulini, na king'oru irmalimuni loota experience, ashu loibung'a inatoki najo pepuo aliki nena kera. Amu ore tanakata tenkisuma etaata naa mpaka paa isiaitin, meeta eniko ormalimui lemeyiolo atiripa nkilani, pi fundisha nkerai eripata onkilani. Neeku kifaa naa ore irmalimuni loigeri, naa keyiolo nche ataas inasiai napoito ai somesha nena kera. Tenaa eyiarata eyiarare, kifaa na ore ormalimui, ki professional tinasiai eyiarare. Neeku ina nanu maoni ai. Kaidim atejo peyakini iltung'anak loyiolo ataas esiai naifaa nisumisho. Meidumu ake ormalimui lotaasa apa nye enkai toki, nelo nye ai funza esiai napaashari.

Teniyieu nitum empalai naitasheki enkishui onkishu inonok naji animals insurance, nilo elde enda aji amu ninye etii isapukin, ashu iltung'anak loirejesta inkishu, petumi pikitumi aishoo inapalai naitasheki enkishui enye. Na ore tenikinchori, keeku tenemoyu ina kiteng', naa lelo tung'anak obak. Naa tinimin, na ekidimi atushukoki iropiyiani inonok. Ashu teneesakino akeyie entoki nataasakine inakiteng', na keeku lelo tung'anak oitasheki. Keeku ilak akeyie insurance, ashu impisai naitasheki inapalai nikigerokini tina palai, kake keeku lelo tung'anak oitasheki teneesakino entokino entoki inakiteng'.

Wore tenakata inkera naa, keeta ilukuny naapaasha. Ketii oltungani oibung esiai asieoki netii olimiibung asieoki. Kake wore too masaa edigitol naa kisaidia ina kerai tenaa , enaa intokitin naijo tablets tenakata naitumiya inkera aisuma, naa kisaidia niana kera metaa melo enkerai enaa pace ormalimui ashu pace enkae kerai. Kelo ake enkerai o pace enye. Ata sii tenakata ena kisuma naawuaki amu keeta imasaa kumok edigitol naitumiya inkera, tena eyiarare, tenaa imashinini, naa kitumia enkerai entoki nayiolo ninye makewon. Mee entoki nayiolo inkulie kera pookin.

Enetipat ena baye naa amu kenyae isinkirr. Ore isinkirr naa endaa, endaa naata protein neaku ore too iltung'anak onyorr isinkirr naa enetipat ena baye. Ore sii enkae naa tenimirr isinkirr nitum iropiyani neaku ore iltung'anak loaas ena siai ekitayunoto oo sinkirr te enkare naa kemirr lelo sinkir netum iropiyani naidim inkera enye ashomoyie sukuul ashu inyangunyie enkae daa nemeeta ketii iltung'anak loas transaction aa ore tenakata teniata iyie osinkiri neata likae tung'ani ekuku nibelekenyenye ninya iyie ekuku nenya ninye osinkiri.

Ore entoki nadolta tene nee eng'amia natoishe, nee ene tipat ena baye amu kiendeleza entoki naji eishoi. Ore tenakata teneisho eng'amia nitoki ina kerai enye aisho enkae kata, neeku kegirake netumi ng'amiani kumok, neeku ketii ng'amiani kumok ashu siinje lelo kuon le kinejik kumok but ena kamia entoki nadolta nanu. Ore esiai enng'amia naake sidai amu keeta sii eng'amia kule naa ore iltung'anak loolepu kule te ng'amia ketii look enee ndaa, netii sii iloomir naa tenimir kule eng'amia nitumi iropiani ee naa kiendeleza sii wealth karsisisho too iltung'anak loopik ing'amiani. Neeku ore tenakata ena nee embaye e tipat oleng'.

Wore tenadol ena toki, naa wore entoki nalotu indamunot aiinei naa, imbaa olameyu, wore tenakata ena, naa enkadi oshi nalak iltunganak, paa wore tenelotu enkata olameyu, nikishukokini niana ropiyiani ashu nikintaasi entoki apa nikira alak. Neeku olameyu tenakata ikinga, insurance entoki , insurance olameyu, metaa tenelotu olameyu naa iindim ainyiangu intokitin ikira aitumia ina kadi amuu ira naa insured indipa apa iyie atalaa . Ilak ake niana pisai, nikishukokini tenkae oitoi ashu si ake tenkoitoi ooropiyiani.

Majo kenetipat kuna tokitin amu metii enkop ang', itu aikata adol kuna tokitin te nkop ang'. Neeku kelelek aa ine tipat te nkae kop kake kore tenkop naing'ua nanu nemetii ntokitin naijo kuna kake kitayu ntokitin kuna e factory.

Kaidim Kaidim airorie osupamarket le Chandarana te simu ashu te social media enye. Anaa tanakataa tena keeta tiktok enye ashu Instagram ashu entoki akeyie pookin ee social media naidim ataa. Kaidim atolikie e page ojoki ore nkiri niyatata na kenyalate. Kaidim sii awaa nena kirik iloduka openy nalo aliki tineweji ajoki inyalate kunakirik naa teneweji awaa. Naa tena ketaa option naidim airefanda oltung'ani naa kai refund. Naa tenemeeta na kisawa , kake keyiolou ajo inyalate nkirik pitayu nena kirik nainyalate nemipik ing'ejuko neitu inyala. Ore sii tenalimu te social media naa kedol ake ne improve their services like nitobir services enye meeta memir inkiri nainyalate.

Ore enabae, nenetipat, haswa toltung'anak loirem ormushele, amu kelo oshi nesapuku enkare oleng, neeku kegira, ore ormushele na kebulu tewoi nebore enkare. Kake teneeku inaare sapuk oleng, naa kinyal. Neeku impungusa enkare irrigation, kake impungusa naa enkare enkae kata, ore enkae kata nibukoki pemeeku duo ketoyio, but pemeeku si kisapuk enkare oleng. Ee. Neeku ina pa enetipat enabae, pemetoyu ake endaa tolchamba. Piendelea endaa abulu esidai tolchamba.

Ore ilbulabul lenkulukuoni, kifaa kwanza na ore enkulukuoni naa kenana. Amu ore oshi enkulukuoni nanana, naa ninye naitubulu endaa. Ore enkae toki eare, na kifaa pa kibung' ina kulukuoni enkare. Menoshi kulukuoni na tenibukoki enkare, nelo enkare. Nemesii enoshi naa tenibukoki enkare, nemesioki aijoo enkare. Keu naa enkulukuoni naa katikati etii, keijoo enkare but kake, keijo enkare kake meijo si duo enkare oleng. Penyo ake. Kibung' enkare. Keji kibung' enkare. Nailo orbulabul sidai, enkulukuoni nanana, naibung' enkare. Ninye esidai tenitumia ilaturok kutitik.

Kaaliki ake iltung'anak ajoki keishiliwa intekei sapukin tenkaraki enchan natasapuka naliki ajoki tenaa keidim peenyu intekei amu metii kulie tekei like tenejing kuna tekei naa kepuo ake ewuei nepoito nepuo aaabaya teseriani kake keeisidai naa teneeta caution peemepuo aatum accidents ashuu peemelo enkae toki torono aasa toloingange intokitin naijio nena kaliki ake ajoki peeenyu naa peenyu tesupatisho.

Ore tenakata naa keetai imashinini naidim aatuudu enkare neeku ore tenkop naijio enkop nemesha enaake enkop ata neme osupuko indim airemisho nindim ataasa pooki toki amu teniudu enkare naa indiim ataa entoki naji irrigation ore etii enchan ometii indiim atuuno endaa ino naa nilo aikes aitobiraki ore sii enkae toki naa indiim aitumiya nena mashini atuturie ilchambai ashua ata ninye tenkesare ata teunoto endaa ore sii tembolea naa ketii imashinini naidip aitumiya nipikie embolea olchamba lino naa tinipik embolea naa keisaidia oshi embulunoto endaa metubulu endaa asioki ashua metubulu endaa aa healthy aaa sidai pii neeku keisidai nena mashinini oolashumba tesiai enkiremore weudumoto enkare wenkesare.

Ore temurua natii na keramati ake ntare kake mitushulakini nkujit, medungokini nkujit, kishori meshomo adaa nepuoi airira ,ore entoki naishori ntare tiang naa shumbi ake openy, ore nona kulie tokitin anaa nkujit kishori shumbi tiang nishori olchani, ore ntare nakishori olchani kata nabo tolapaitin okuni, ore tolapaitin okuni nishori olchani enkata nabo, kake ore esiai onkujit na kerewi ake meshomo ita adaa tolaleta neshukuni aang meinasa shumbi nikenori, nelepi nalepi nikenori, neaku nejia yiol kinkuna eramatare ontare tewoi nikitii.

Kaliki ake ele ainyiangani ajoki wore oshi ilolan, naa enkolong' nabo ake ebau. Naa kelelek metii olola lenye inie, ashu elelek etii oltungani oowa olola lenye, tenitu epiki esidai. amu meeta eniko ilolan pee ishiliwa iwiikii uni, arashu ake tenaa kenkolong nabo eponu ilolan tolapa, neeku iniakata kipuo aishooyo ilolan pookin tenkata nabo. Metaa wore oltungani oi order apa iwiikii uni naatulusotie, neponu aaya pookin ilolan, baada olapa ashu baada oo wikii uni. Kitegemea ajo, kebaa enkata nabau olola ingua ewoji ningua.

Ore tenewueji nakadolta ana enkare epikitae irpuyai ashu irkuti mutungini otii atua irpuyai ,ore oshi enatoki nakeasi tentoki naijo irrigation ipik ake enkare entoki naijo embuya ashu orkiti mutungi nintadoki atua empuya niya inewueji niremishore nilo apik plus ore si enkae na indimaikuna nji pi safisha enkare ashu pintau olchafu tenkare.

Ore ntekei kutiti napuo tiai neyawutua eleleki temanaroto oolchambai sapukin amu kidim tenakata tenaa ntokitin naijo inguesin igira arishie olchamba naa idim aitamanai nena tenkei metamana olchamba niture nena kukunik peyie minyal olchamba nitodolu sii ajo kainyioo naigira aitelea too konai pooki olchamba ore tenakata olairemoni loidim aitumia nena tenkei kutiti naa kidim aitamana ilo shamba nedol ajo kainyioo ass te kila kona kaji egira endaa enye aikunari te kila kona metaa kedol ake tenetii kona neyieu niatedi netii enchoto olchamba neyieu ilo airemoni ashu ilo aramatani Lilo shamba inguraa na kelo ainguraa teleleki naa kerip sii nena tenkei kutiti ilchambai peyie erishie nguesin ashu ninye lapurok peyie mepuo ainyial endaa.

Kayi aiko patum iropiani ee HELB ?Ore eninko pitum iropiani ee HELB, naa ilotu ake computer ino ashu esimu nilo HELB portal, eweji ee HELB te google ning'oru entoki najii aii apply nipik information ino, intokitin inono enaa enkarna , ilarin ,sukul netii si mpishai nikimpotunyeki anaa empisha entowoi, namba entowoii. Ore piya apply HELB, naa ketii iltung'ana loji guaranters naa iltung'anak laa tenilakino atalaa atushuku kenya nena pisai tenidip sukul na ninche lolak naa iltung'anak okuni. Neeku idim atipika entasat, oltasat woo lalashe lino botor, ashu likae tukani ake liyiolo ajo ikidim atalaaki tenilakino atalaa. Ooh ashe taa paa kaidim tenakata anoto HELB tenaa apply tene?. Ee idim anoto HELB tenakata tene na kapikaki kila kitu neeku ore iyie entoki nilo anyu naa mpisai ake ilo iyie anyu metining'u esimu.

Itu aning' ormarenge oiusu ena bae, mayiolo tanaa enkare egirai audu, tanaa kegirai aremisho tanaa kenositima. Itu aikata aning' ormarenge ajo kaa bae ena nagira aendelea tenewueji, kake mashinini kuna enkiremore onaisaidia sii ltung'anak oiremisho lolchambai meremisho.

Ore ena siai ore material naitumiae te enkop ang naa ketii loitumia irpuyai netii loitumia irmatofalini aitobirie nkajijik naijo kuna pee eunie mauaa ashu irnyanya asua ninye irnyanya amu irnyanya euni te enkop ang mee mauaa kake irmatofalini or puyayi kake irpuyai Le nylon ogol lemeisho keisho ekolong meiimu kake meisho keisho light meiima kake meisho ekolong kishoo ewangan meima kake meisho ekolong meima neaku ninche eitumiae te enkop ang aitobirunye kuna ajijik naunieki irnyanya oo mauaa o nkulie daiki fragile naijo impuka oo tokitin naijo nena.

Ore enkoitoi edukuya naa pee egili iropiyiani, anaa tenakata entoki naijo finance bill nibajeti sii metaa ketii iropiyiani olbaribarani, netii ine maendeleo, netii iropiyiani. Kepiki iropiyiani iwuejitin neishaa, metaa kila eropiyia neeta entoki naitaasi, mepali idle money tenaa mpisai enkisoma nimitayuni mpisai enkurma ayayie iltung'ank sipitali, nepiki mpisai enkisoma ewueji enkisoma, nepiki ine sipitali ewueji oo mpisai e esipitali. Ore sii enkae na pee i distribute nena ropoiyiani, pee ishoori nena ropiyiani, meshomoito aajing' maendeleo amu tenirrag iropiyiani tewuei nebo naa kegolu amu mes aikata ina siai naifaa nees, kemaniki ake sirkali enyaaka anya.

Kidim sirkali aisumisha nkera naing'ua irmareita omena, anaa tenakata ore helb naa kisaidia oshi nkera naing'uaa irmareita omena, meetu aisuma enkisuma eshumata too noo college o university. Ore sii sirkali kisho iropiyiani inkera anaa vile olamarei ling'uaa. Ore nena tokitin ninjaza naa kelimu ajo kaji ebaya enkidimata ino tooropiyiani, neeku tenaa itii abori nikinchori iropiyiani kumok penyo pee kisaidia tenaa endaa inyiang'ua nikilaakini sii school fees enchoto sapuk. Ore sii enkae, naa keetae kuccps ore kuccps naa kepaasha o helb ore kuccps tenaa iima apa ore ing'ua ormarei aisinani ashu ing'ua ormarei omena ashu orkasiis naa ketii percentage ashu ketii iloolakini seventy five, forty five kepaasha percentages naalakini iltunganak. Kake ore sirkali naa ekidim aatalaki school fees ormarei omena nikidimie iiendelesa enkisoma ino eshumata.

ee kanyoraa ajo ore metae inernet naa enkibooret sapuk te nkisuma oo rmalimuni le digital amu ore tenakata internet naa ninye naata ilomon kumok asahu engeno sapuk naiim irmalimuni aitumia ashu aisumie nkera ashu isuma ninche maate. ore nkulie nyamalitin nadolta naa meetae nena mashinini e digita ore tenakta too nkulie kuapi anaa nkuapi yaatau naa kegol piitum nkera naata mashinini ana laptops, tablets isimui oonkaik anaa nkompiutani, ashu ninye mashinini naaisujuoreki ashu irfriiiji oopiki edaaa, ashu imashinini kumok oleng e digital naa ninche tenakata egirae aisumie nkere. naa ketum taa irmalimuni egolikinoto amu kaji na inko pee iisum enkerai kwa mfano esiai eripare tenimiata, nena mashinini eipare. ashu esiai e benki ashu aitobir inkekii tenimiata ntokitin naijo no oven ashu intokitin naijo nena. kegolu na kikumok tenakata nyamalitin nagirae aimaa. ore enkae na iropiyiani amu ime pookingae otum iropiyiani naijing'ie internet kidima taa ketii internet keeta nkera simui kake metum iropyiani nainyiang'unye.